yon imoche itutan anan ichop nasaret neoo nebo kesweek ih yoche ichob grreenhouse neoo akitya ial seleleisyek chemengech akitya iibu ngungunyek chekororon chekakelelech kisto chemasai akisto ketiik tugul sikobit komanyokoim keswek yon rutu. Kora koyoche ial katoldoiyowoek sikobit inyebisen barak sikobit korut kochokyi akibisii ak beek kila betut sikobit kokoi ichek kobwa komie

Okwoindab ng'ung'unyek koyoe minutik korut en chokyinet akorib ichek koriib ichek komaam tyongik chemiten eng ng'ung'unyek ako yechekitun ichek en chokyinet kora kotoreti minutik koneryo anan koechekitun akonde kesutik chechang anan chetoltol missing, toreti kora minutik komanam mionwogik cheterter anan toreti sikobit komokibitbit ak kerichek konoton kora kotoreti biik sikoron kiome komanamda ichek mionwogik anan koib tuguk cheterter

ichechu tugul kologoek cheterter en tai yun okere mananas chekororonen chebiriren chekokoam kiam en yuu kora okere nyanyik chebiriren kora ak en komosin kora okere pilipilik chebiriren ak chenyolilen , inyon komosi okere kora logoek chekoyam kora kiam ak en yu kora okere kitunguik kora cheterter en taban yu kora okere maperek chekoruryo chekokoam kiam ak en taa yuno okere mogobek kora nebirir ak netakonyalil